Ũgayania wa mĩgũnda mwena wa Narok ũhutĩtie arĩmi na maũndũ maingĩ ta gũkorwo matirĩ na mĩgũnda ya kũigana nginya ya gũkorwo makĩrĩithĩria ng'ombe ciao kana nginya mbũri ciao. Ũgayania ũyũ nĩ ũtũmĩte gũkorwo na mĩgũnda mĩnini nginya ya gũkorwo makĩrĩmĩra indo ciao. Kwoguo nginya irio marakĩgetha kana irio maragĩkorwo makĩhanda ti nyingĩ kũringana na irĩa maragikoragwo makĩhanda hau mbere-inĩ. Kwoguo na nginya ĩkĩrehe maũndũ ma haro nyingĩ mwena ũcio wa Narok tondũ andũ nĩ maragĩkorwo makĩenda gũgĩkorwo makĩcokerio mĩgũnda yao.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩkĩamba gũkĩgethwo, hĩndĩ ĩrĩa kĩarutwo mũgũnda gĩkahũrwo, arabu gĩgagĩkorwo gĩkĩũmithio. Kĩomithio nĩgĩcokaga gĩkahuhĩrĩrio ndawa, ndawa ya kũgirĩrĩria tũtambi gũkĩria. Tũtambi ta, mbũca. Arabu nĩ nĩgĩcokaga gĩgekĩrwo makũnia-inĩ kana gĩgakorwo gĩgĩkĩrwo indo-inĩ ingĩ ta ndoo ũguo, nĩguo gĩgagĩcoka gĩkaigwo thitoo, kana gĩgagĩkorwo gĩkĩigwo ikũmbĩ, handũ hatarĩ haigũ.

Kĩndũ kĩa mbere nĩ kwamba gũkĩharĩrĩria mbũri ĩno ũgagĩkorwo ũkĩrora wĩna indo ciothe kinya indo cia gũkorwo ũkĩmĩenja hĩndĩ ĩrĩa ũrakĩhũthĩra magathĩ kana hĩndĩ ĩrĩa ũrakĩhũthĩra kamacini gagũkĩenja. Ũgagĩkorwo ũmĩigĩte ĩ theru na ĩtarĩte ta kumia mathaa ta kumia mĩrongo ĩrĩ arabu ũgagĩkorwo ũmĩigĩte gatagatĩ-inĩ ka magũrũ maku, mũtwe wa mbũri ũgĩkorwo wĩikarĩire maru-inĩ maku, arabu ũgakĩanjia kũmĩenja kuma nda-inĩ yayo nginya magũrũ-inĩ na nginya mwĩrĩ-inĩ wothe, ũkĩenjaga o handũ hothe harĩa ũrona nĩharabatara kwenjwo, arabu ũgagĩkorwo nĩwamĩthambia kana wakĩmĩhurahura gĩko kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩ igũrũ. Na, ũndũ ũyũ ũkĩendaga mũndũ ũkĩũĩ kũwĩka na wĩkĩte maita maigĩ nĩguo ndagagĩkorwo agĩtema mbũri ĩyo kana kũmĩrenga nĩguo ndĩgagĩkorwo akĩrenga indo ta nyondo ũguo.

Arĩmi a Kajiado nĩmagĩkoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mathĩna maingĩ ma kumia tene ta gũgĩkorwo kwĩna thĩna wa nginya maĩ, tondũ Kajiado nĩkĩũĩkaine nĩ kũndũ gũgĩkoragwo kũmĩte mũno na mbura ndĩgĩũkaga maita maingĩ. Ũndũ ũngĩ nĩmagĩkoragwo makĩgũmĩrwo nĩ maũndũ ma gũgĩkorwo mĩmera yao kana indo ciao nĩcirakorwo cikĩgũmĩrwo nĩ nyamũ cia gĩthaka, iria cigĩkoragwo ciĩ ciĩ park inĩ ici cia nyamũ cia gĩthaka, hĩndĩ ĩrĩa nyamũ icio cia kiuma cigagĩũka cigagĩthũkia mĩgũnda yao, irio ciao na imwe cigagĩkorwo kinya cikĩrĩa indo ciao ta mbũri kana ng'ombe. Nĩmagĩcokete magagĩkorwo nĩmarathĩnio nĩ maũndũ ta gũkĩaga tekinoronjĩ ĩrĩa ĩragĩbatarania hĩndĩ ĩrĩa ya gwĩka ũrĩmi wao. Mau nĩ maũndũ marĩa mamwe makoretwo magĩthĩnia andũ aya.

Wambere hĩndĩ ĩrĩa TV ĩno yaigĩrĩrwo rũthingo-inĩ nĩ hagĩkoragwo nĩ ũragirĩrĩria mĩtino harĩ TV ĩyo hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩgũa. Tondũ ta rĩu ĩigĩrĩirwo ndiro igũrũ no ĩkorwo ĩkĩgũa ũhũthũ na ĩkĩrehe nginya mĩtino tuge kwĩ mũndũ na nginya gwĩ ciana. Hĩndĩ ingĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ĩgĩkoragwo ĩĩ thaka mũno kana nĩ ĩrehaga ũthakaũ múno. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nafasi ĩrĩa ĩrahũthĩrwo hĩndĩ ĩrĩa TV ĩno ĩraigĩrĩrwo rũthingo igũrũ ti nafasi nene kwoguo nĩ ĩteithagia na gũkĩhũthĩra na nafasi nini ũgĩbanga nyũmba yaku nĩguo ĩgĩkorwo ĩĩ thaka na ũkahũthĩra nafasi nini. Mũndũ ũyũ ũgĩkoragwo agĩĩkĩra kana akĩigĩrĩra TV ĩyo rũthingo-inĩ ambaga gũkĩhũrĩrĩra kĩndũ rũthingo-inĩ gĩagũkĩnyitĩrĩra arabu agagagĩkorwo agĩkĩnyitithania na indo ta mĩcumarĩ ĩno ya kuoha. Arabu agagĩkorwo akĩmĩigĩrĩra he kanyamũ kau gagĩkoragwo kanyitithanĩtio na rũthingo. Koguo gagagĩkorwo kanyitĩte wega biũ na gagagĩkorwo gakĩnyitĩrĩra TV ĩyo.

Mũthako ũyũ wa basketball nĩ mũthako ũmwe ũgĩkoretwo wĩ na ũguni mũno harĩ andũ aingĩ, ta wa mbere mũthako ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩtethĩrĩria ta arutwo aya gũgĩkorwo makĩrutithia mĩĩri yao wĩra koguo ũgima wao wa mwĩrĩ ũgagĩkorwo wĩ mwega. Ũndũ ũngĩ ni atĩ mathako maya nĩ makĩrehaga andũ hamwe kana hĩndĩ ĩrĩa andũ magũkĩruta wĩra me hamwe kwoguo magagĩkorwo me na ũrũmwe ũcio na ũiguano ũcio. Ũndũ ungĩ nĩ atĩ mũthako ũyũ wa basketball nĩ mũthako ũgĩkoragwo wendete kwĩrorerwo kwoguo nginya nĩ ũrateithĩrĩria arutwo aya gũgĩkorwo makĩona kĩndũ gia gũikia mũhuko kana amwe magagĩkorwo nginya makĩrĩhwo gũthaka mũthako ũyũ. Muthako ũyũ no ũgĩteithagia nginya maũndũ ta gũgĩkorwo mũrutwo ũyũ nĩ arahota gwĩciria tondũ hĩndĩ ĩrĩa maragĩthaka nĩhakĩendaga mũndũ gũkorwo agĩciria ũrĩa agũkĩhũra mũbira ũcio kana kũhĩtũkia mũbira ũcio. Ũndũ ũngĩ nĩ mũthako ũyũ nĩ ũgĩteithĩtie nginya gũgĩteithĩrĩria andũ makĩhũrane na maũndũ ma stress ciao, koguo nĩ ĩgateithĩrĩria andũ aya magagĩkorwo marĩ handũ hega o kĩmeciria-inĩ. Mũthako ũyũ no ũgĩteithagia ngina gũkĩrehe andũ hamwe hĩndĩ ĩrĩa gũkĩrĩ na mathako maya tondũ andũ nĩ magĩkoragwo magĩũka hamwe, na mathako-inĩ maya andũ.

Hĩndĩ ĩno ya Covid-19 ndageragia gũgĩkorwo ngĩingĩria mbia na gũgĩkorwo ngĩbundithia ciana ngĩhũthĩra thimũ kana ngĩhũthĩra mũtambo ũrĩa wĩtagwo online. Ũguo twagĩkoragwo tũgĩcemania thimũ-inĩ, ngagĩkorwo ngĩmabundithia, ngagĩkorwo ngĩmateithĩrĩria gwĩka maũndũ ta mathabu, gĩthũngũ na nginya subject ya physics. Ũguo hĩndĩ ĩyo nĩguo ndagĩkoragwo ngĩkorwo ngĩona mbia ciakwa .

Mbia ici cia mobile, mũno mũno nĩ mbia ta cia kũhũthĩra kĩndũ gĩtagwo Mpesa, kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩheanwo nĩ mũtambo wa Safaricom. Kuoguo ũndũ wa mbere nĩ atĩ, hĩndĩ ĩrĩa andũ maragĩtũmarĩna mbia ici ti ta tene hĩndĩ ĩrĩa andũ mahũthĩraga mbia cia gũgĩkorwo nĩ cia moko. Mbia ici no ũgĩkorwo ũgĩtũmĩra mũndũ o harĩa arĩ bata ena mũtambo wa Safaricom thimũ-inĩ yake, kuoguo wambere ta hĩndĩ ĩrĩa ũgũgĩtũmĩra mũtambo ũyũ wa Mpesa, no ũtũmĩre mũndũ o wothe ũrĩa wĩ hakuhĩ wĩna mũtambo ũcio. Kuoguo nĩĩgĩteithĩtie gũgĩkorwo nginya maũndũ maya ma gũgĩkorwo ũkĩgũra kĩndũ mĩtambo-inĩ ya intaneti kana gũkorwo kĩndũ gĩtagwo online gũgĩkorwo ũkĩgũra kĩndũ hĩndĩ ĩrĩa ũgagĩkorwo nĩwagĩtia kĩndũ kũhũthĩra mĩtambo ya intaneti . Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, nĩĩkĩhũthĩtie maũndũ ma gũgĩkorwo makĩrĩha kũrĩha nginya aruti a wĩra, kuoguo andũ matigĩkoragwo magĩetha mbia ici ca moko mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ nginya marĩhĩre ma indo ta cia magoti andũ nĩmarakĩrĩha na mũtambo ũyũ wa Mpesa ũyũ wa money mobile money.

Kũhũthĩra thimũ cia moko, nĩ kũndeithĩtie na maũndũ maingĩ he kũhũthĩra bengi yakwa tondũ bengi ĩno ĩna ũndũ ũgĩĩtagwo na gĩthũngũ mobile banking harĩa no njĩke maũndũ marĩa moothe magĩkagwo bengi-inĩ thimũ-inĩ yakwa. Koguo wa mbere nĩ ta kũrĩha thitima, kũrĩha maaĩ, ndĩracirĩhĩra o haha thimũ-inĩ yakwa. Hĩndĩ ĩrĩa ngina ngũrĩha ngina bithi ngũrĩhĩra o thimũ-inĩ yakwa. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ĩteithagĩrĩria ndigũtinda ngĩthiĩ bengi atĩ gũgĩeterera raini-inĩ, gũgĩkorwo ngĩruta mbeca ciakwa atĩ na kandi, kũguo ngũcirutĩra o haha thimũ-inĩ yakwa na ũndũ wa gũgĩciikia mũtambo-inĩ ũngĩ wa Safaricom ũrĩa wĩtagwo MPESA kũguo ndigũgĩtinda gĩthiĩ atĩ gũbanga raini-inĩ na no ũndũ ingĩka o haha nyũmba-inĩ o harĩa ndĩ, bata ndĩ na mũtambo wa intaneti kana ona no wĩkĩre o harĩa ũrĩ ngina ũtukũ kana ngina o mũthenya.

Ngĩcirĩria andũ aya a nduthi no, agũthondeka nduthi no makorwo magĩthondeka hihi hĩndĩ ĩrĩa gũkĩrĩ thĩ mũno no magĩkorwo magĩthondeka kumia ngiri ĩmwe na matano na hĩndĩ ĩrĩa gũkĩrĩ na wĩra mũno no makorwo magĩthondeka nginya kumia ngiri ĩthatũ gũthiĩ na igũrũ. Kuoguo andũ aya mbia ici no magĩkorwo magĩthondeka magĩcigithia indo-inĩ ta saco, kana makĩigithia nginya bengi-inĩ handũ harĩa mangĩhota gũkorwo makĩrutithia mbia ici wĩra ta gũkĩgũra kinya tũmĩgũnda, gũkĩiga kinya mbiacara ingĩ ta cia kwendia nduthi kana cia gũthondeka nduthi icio, no makorwo kinya makĩigithia mbia ici o saco-inĩ icio nĩguo magĩkorwo makĩgũra kinya indo ta matatũ ũguo, kuoguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũyũ arathondeka nduthi, agagĩkorwo no arakĩingĩria mbia na ũndũ wa na ũndũ ũngĩ ona kũu na nja. Mbia ici cia gũgĩthondekithia cia gũthondeka nduthi no magĩkorwo ngina magĩcihũthĩra mabataro-inĩ mao ma o mũthenya, kuoguo ona nĩcimateithagia mũno na nĩcirĩ ũguni.

Wambere nĩ atĩ thitima ti kĩndũ gĩa gũthakĩrwo kana gĩa gũthaka nakĩo. Thitima nĩĩinainagia mũndũ na noĩkorwo ĩkĩrehe mathĩna mwĩrĩ-inĩ ta hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩkũgũtha na ĩgakorwo ĩkĩhutia kĩndũ ta hakiri ciaku. Kuoguo ti wega gwĩthondekera thitima tondũ nginya no ũgĩkorwo nĩũgũthũkia indo ingĩ o hĩndĩ ĩrĩa ũrageria gũthondeka thitima ĩyo. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ thitima no cikorwo cikĩrehe nginya mĩaki nyũmba, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wagĩthondeka thitima wethondekera no ũgĩkorwo nĩwahutithania waya na ĩkarehe indo ta coti kana mwaki ũgagĩkorwo ũgĩcoka na ũgĩthũkia indo ciaku ciothe.

Mbiacara ici nini ta ciagũkĩendia matumbĩ kana smokie, nĩ cirĩ ũguni mũnene kũrĩ andũ aya makoragwo magĩka mbiacara-inĩ ici, tagũgĩkorwo andũ aya eeh nĩ marakĩona mbia cia gũkĩhingia maũndũ mao ta mabataro ma irio, mabataro ma gũkĩnyua, mabararo nginya ma ciana ciao ta ma bithi, nginya mabataro ma nguo ciao na cia ciana ciao, na gũgĩkorwa andũ aya nĩ atĩ nginya mbiacara ĩno ndĩkĩendaga atĩ egũkĩbata capital nene ũguo ya gũkĩambia koguo nĩ magĩkoragwo makĩona ũguni mũingĩ eeh hĩndĩ ĩrĩa marakĩenderea ona mbiacara ici ciao, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mbiacara ici no cikĩhotaga gũgĩkorwo andũ aya makĩrigĩrĩria kana magagĩkorwo makĩrigĩrĩria kumania na gũkorwo me, marĩ athĩni na gũgĩkorwo atĩ nĩ andũ meyandĩkĩte mawĩra mao.